Ore taa paa ene tipat pias ena bae naa ore tipat esotunoto olchafu naa kesotuni olchafu petumokini aibooi imoyiaritin .Amu ore teniaku ketii olchafu naa lelo chafui loyau imoyiaritin nemwoyu oltungani , neeku kesotuni olchafu petumoki naa aibooi imoyiaritin.